En yuu okere takalkalok chekokinde ngungunyek kii ak kegol ingwek koraa okere bik chetindo karait tii ak okere karaoke ako miten korik oengu chebo kipatinik ak ityo komiten ingwek kii chebo sukuma ak spinach.